Keki ĩno nĩyo ĩrangenia kwona atĩ yarugwo ya kũhũthĩra makara na jiko na yauma wega ota ũrĩa irio ingĩ irugagwo kũhũthĩra mariko maya manene ĩkauma na keki indo ya imwe iria nyendete mũno, maita maingĩ ngamĩrĩanĩria na chai kana ngamĩrĩa ũguo kavu, ĩtarĩ na kĩndũ na kwoguo nĩ ndakena kwona atĩ nĩ ya rugwo na jiko, kũhũthĩra njĩra iria cia tene na yaumĩra wega nĩroneka nĩ hiũ na kĩndũ ũngĩkĩnerera ũgĩkĩrĩa.

Mũirĩtu ũyũ nĩ aroneka ainamĩrĩire, na mbere yake hena metha ĩrĩa aigĩrĩire gĩkombe na ngirathi na guoko-inĩ gwake nĩ anyitĩte kĩnya kĩrĩa kĩhũthĩkaga kũrinda iriia igagatu rĩrĩa twĩtaga mara, kana mursik rũrĩrĩ-inĩ rwa aKalenjin, na nĩ iriia rĩendetwo mũno tondũ nĩ nĩrokoragwo na indo iria itũmaga mwĩrĩ ũgĩe hinya na nĩ iriia rĩngĩnyuo nĩ andũ agima, na rĩnyuo nginya nĩ ciana. Nĩ iriia rĩthondeka mwĩrĩ na rĩkaũhe hinya. Koguo ndĩrona atĩ ũguo nĩguo areka, nĩ arĩkĩtie gũitĩrĩra ngirathi-inĩ, rĩu areharĩria gũitĩrĩra iriia rĩu igagatu gĩkombe-inĩ gĩkĩ gĩ guoko-inĩ gũkũ gwake kwa ũrĩo.

Ndengũ, yarĩka kuma mũgũnda kũgethwo, na yomithio, nĩ ĩcokaga ĩgoka ũkamĩthura, ũgatigithũkania ndengũ na gĩko, kana mahuti ma cio. Warĩkia gũthura wega, ũgakia mwaki waku, ũkaigĩrĩra thaburia, ũgekĩra maĩ, ũgacoka ũgekĩra ndengũ ciaku, ũkareka itherũke nginya, nginya ihĩe ũrĩa kwagĩrĩire. No ũcoke ũcikarange ciĩ wika, kana no ũci ruganirie na mũcere, kana ũruge gĩtoero. Na ici nĩ irio njega mũno, na nĩ irio cionekaga bũrũri-inĩ witũ wa Kenya maita maingĩ, na nĩ irio cirĩagwo maita maingĩ ona macukuru-inĩ, ciana nĩ ciciendete ona andũ agima nĩ maciendete. Koguo ĩyo nĩyo njĩra ĩria ĩhũthĩkaga gũcithondeka.

Matumbĩ, nĩ monekaga mũno gĩcigo-inĩ gĩakwa, kũrĩ arĩmi arĩa marĩmaga ngũkũ cia kũrekia matumbĩ, na ũyũ nĩ wĩra ũmwe ũria ũhete andũ ũboco wa ũmũthenya. Na matumbĩ nĩ marĩ thoko nene mũno, gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Niĩ hakwa, matumbĩ nĩ ndĩmendete, na nĩ ndĩmahũthagĩra kũmarĩa. Rĩmwe ngamakaranga na maguta, rĩmwe ngamatherũkia, ngamarĩa na ngamakenerera. Na marĩa mangĩ, ngendia, ngahota kuona ciringi yakwa ya gũtindĩka maũndũ makwa, ma o mũthenya.

Kũhingũra akaũnti ya bengi ti ũndũ mũritũ, na kĩrĩa ndarabataraga ngĩhingũra akaũnti ya bengi no gĩbandĩ gĩakwa na KRA kwoguo ngĩkua kĩbandĩ na KRA yakwa ngĩtonya bengi ĩrĩa ndecagũrĩire, ngĩthiĩ ngĩihũrio, ngĩihũrio maũndũ makwa, ngĩoywo irore na ngĩtuĩka wa kũhingũra akaũnti na ngĩgĩkĩra kĩndũ kĩnini nĩguo akaũnti yakwa ndĩgagĩikare ĩtarĩ kĩndũ nĩ ũndũ mũhũthũ mũno na nĩ ũndũ mwega nĩ ngoragwo ngĩikia kanyamũ ihinda kwa ihinda akaũnti yakwa ya bengi.